Maundũ mamwe ma ũrĩmi wa ndũire marĩa matũmĩte rĩera rĩgarũrũke nĩ hamwe na, na gũtinia mĩtĩ nĩgetha andũ marĩme, ũgakora mĩtitũ nĩ ĩratemwo mĩtĩ, nĩgetha andũ mone kũndũ gwa kũrĩma, na o ho andũ nĩmarahũthĩra ndawa citiganĩte cia ũrĩmi, iria ciĩ na chemicals, na hakĩrĩ ũguo cĩgacũngĩrĩria rĩera gũkorwo rĩgĩthũka na rĩkĩgarũrũka.

Rĩrĩa mũndũ ararĩa, ndagĩrĩirwo nĩ gũtinda akĩaria na andũ angĩ rĩrĩa irio cirĩ kanua, agĩrĩirwo nĩ akareka, akamba akameria irio agacoka akaria, akorwo hena bata mũno wa kwaria. Arabu, nĩ kwagĩrĩire mũno mũndũ gwĩthamba moko atanambĩrĩria kũrĩa, na rĩrĩa mũndũ arĩa, akahura metha, agathambia indo ciake wega, na ũtheru nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, koguo maũndũ-inĩ macio mothe no nginya hakorwo harĩ a ũtheru, na mũndũ arĩkia kũnyua nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akinyua maĩ, nĩgetha mwĩrĩ wake ũthiĩ na mbere na kwagĩra.

Gũkũ nĩ taũni, mũciĩ mũnene, na mũno mũno ũroneka tarĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na nĩ haronekana harĩ na mbathi. Kĩrĩa kĩroa thĩiniĩ wa meciria makwa nĩ kũririkanĩ rĩrĩa ndakinyire taũni e kana mũciĩ mũnene rita rĩa mbere, na nĩ ndatukanĩirwo mũno na nĩ ndorĩte, no ngĩcoka ngĩũrĩrĩria njĩra, na ngicoka ngĩmenya kũrĩa ndagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ. Kogwo nĩ habatiĩ mũno mũndĩ gũkorwo akĩhũga rĩrĩa mũndũ arathiĩ gũkũ. Nĩ kũĩkaine nĩ kũrĩ ũkora, nĩ kũrĩ ũici, nĩ kũrĩ ũtunyani kogwo nĩ hagĩrĩire mũndũ kwĩhũga rĩrĩa arĩ mũciĩ -inĩ ũyũ mũnene.

Ũyũ nĩ wakiri mũnene wa watho gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ũĩkaine ta Professor Peter Lumumba, nĩ arĩ ngumo mũno na nĩ arĩ igweta inene mũno ona to gũkũ bũrũrinĩ witũ wa Kenya nonginya nja ya Kenya na Afrika yothe. Mũndũ ũyũ nĩ ateithagĩrĩria andũ kũmenya kĩhoto kĩao nĩgetha gĩtĩgathũkio nĩ thirikari na ona kũrũĩrĩra watho na kũrũĩrĩra katiba na gũtara Akenya na andũ arĩa angĩ ũhoro wa watho nĩgetha matikahinyĩrĩrio.

Ũrĩmi wa ũndũire nĩũngenagia mũno gũkĩra ũrĩmi wa kĩmerera, nĩtondũ ũrĩmi wa ũndũire nĩũkĩte na gũteithia andũ harĩ ũhoro kũhũthĩra indo citiganĩte cia ũrĩmi, ta bataraitha, kũhũra ndawa, ona maũndũ mangĩ maretwo ta ũrĩmi smart, na nĩgũteithĩrĩria andũ gũkorwa makĩhũthĩra mĩgũnda yao na kũrĩa guothe marĩmaga nĩgetha mahote gũkorwo makĩona baida ĩrĩa nene mũno makĩrĩa mangĩhota kuona, na ũteithio wothe ũrĩa mangĩhota kũona, no ũrĩmi wa kĩmerera nĩũkoragwo ũtarĩ mũkinyanĩru biũ, nĩtondũ andũ marĩmaga na njĩra cia kĩmerera, iria citikinyanĩire mũno.

Woni wakwa harĩ ũhũthĩri wa irio irĩa citarĩ cia GMO nĩ atĩ, irio icio nĩcio ciagĩrĩire na nĩcio cibatiĩ mũno kũhũthĩrwo, nĩ tondũ irio cia GMO tũtiũwĩ kĩrĩa ciĩkĩrĩtwo, tũtiramenya kĩrĩa cithondeketwo nakĩo, na hakĩrĩ ũguo tũtingĩhota kuga atĩ irio icio nĩ njega, tondũ tũtirĩ na ũma, koguo irio irĩa citarĩ cia GMO ni njega, tondũ nĩ cia kĩmerera na nĩtũwĩ ũrĩa cikũrĩtio.

Harĩ gũbanga mbeca, bengi na andũ arĩa mahutanagia na mbeca ta thothaitĩ, kana Sacco, nĩ mahũhagĩra gũbanga mbeca kũringana na maũndũ merĩ, mũigana wacio, tũnoti akorwo nĩ twa ngiri tũgabangwo hamwe twa magana matano hamwe, magana merĩ hamwe, ũguo, ũguo, ona maciringi magabanwo akorwo nĩ twendi hamwe, ikũmi hamwe, ũguo ũguo. Na ũmwe wa maũndũ, njĩra ĩngĩ ya iria, ĩhũthĩkahga kũbanga mbeca nĩ kũhũthĩra ũrĩa cikũrĩte. Ona akorwo nĩ cibangagwo kũringana na ũrĩa ciigana, ona ũrĩa cikũrĩte bado no cibangagwo, irĩa ngũrũ mũno na irĩa ci hakuhĩ gũtarũka cikaigwo handũ hamwe, irĩa citarĩ hakũhĩ gũtarũka, irĩa njerũ cikaigwo handũ hamwe , ũguo nginya nĩ getha iria ciagĩrĩirwo gũcokio bengi-inĩ nene cicokio na iria ciagĩrĩirwo gũtigwo gatagatĩ-inĩ ka andĩ nĩgetha cithiĩ na mbeere na gũthiũrũrũka citigwo.

Nĩ atumia a, a gĩtene magĩkima, na mahũthagĩra mĩtĩ ĩyo nĩgetha matigĩrĩre atĩ kĩria marakima nĩkĩaiguana wega, na ũhoro ũyũ wĩkagwo rĩrĩa kwĩna gũkenerera kwa ũndũ kana rĩrĩa kũgethetwo na nĩ ũteithagia mũno harĩ ũiguano na gũtigĩrĩra andũ nĩ mahũna.